Mbicainĩ ĩno nĩ haronekana hena andũ erĩ, mũthuri na mũtumia. Mutumia nĩ aronekana ena gĩkeno na nĩharonekana he handũ wabici-inĩ na nĩ mekĩrĩte nguo cia wabici. Mũtumia nĩaratugwo kĩheo nĩ mũthuri ũyũ wĩ haha, na no hakorwo aratugwo nĩ kũruta wĩra mwega.

Hena mũthuri wa ũkũrũ wa gatagatĩ-inĩ. Arũgamĩĩte etiranĩtie na mũtĩ akuĩte mbagi na mũgongo na nĩ aronekana gũkorwo ena gĩkeno na arorete mbica no akorwo aikarĩte wega nĩgetha ahũrwo mbica. Harĩa arũgamĩte hena mĩtĩ mĩingĩ na etiranĩtie na mũtĩ ũmwe.

Mbica-inĩ ĩno hena ngari ya matatũ ĩrũgamĩte, na hena andũ marageria kwĩngĩra thĩiniĩ. Andũ aya nĩ maronekana gũkorwo makĩhatĩkana, no hakorwo harĩ na mũhatĩkano wa andũ nĩ ũndũ wa wagi wa ngari, na nĩ maronekana gũkorwo magĩtindĩkana nĩgetha mahote kũingĩra ngari-inĩ ĩyo. Aingĩ a andũ arĩa me haha nĩ arutwo a cukuru, tondũ nĩ makuĩte bagi.

Mbica-inĩ ĩno hena andũ erĩ, hena mũthuri na mũtumia, nĩ mekĩrĩte nguo cia wĩra. Thutha-inĩ wao hena iratathi rĩnene rĩna mbanji ya kambuni ya ũrogoti wa magoti Kenya nĩyo Kenya revenue authority. Mũthuri na mũtumia ũyũ nĩ maranenganĩrĩria iratathi o riandĩkĩtwo, rĩna mbanji ya kambuni ĩo ya ũrogoti wa magoti na nĩ marageithania na nĩ maronekana gũkorwo mena gĩkeno.